Gik ma opidhi kaegi kelo mor moloyo nikech gidongo kendo gin gi ngima maber. Gin ra lum manyisoni ngima gi ber kendo kata kogolgi eiye etipo molosnegi mar dakni inyal pidhgi kendo kama chielo. Gi mara ariyo makelo mor, loo mopidhgieni en loo manyak kendo en loo makokete gik mopidh kaegi ginyalo nyak maber mana kaka waneno kaeni. Kendo machielo en ni mama man kaeni ohero weche mag pith omiyo ong'iyo kaka gigo mosepidho kae gin maber kaka gisebedo magi dongo ma giromo kamae.